Ingokaik che kagireisen yan koginde, moginde kinamen ng'weny kogireisen kwo barak koribe ichek kipungpung'ishek ngamun moityin kipungpung'it, magoi, ma tiondo ne koi. Ko kororon ngakaik chemi kapingoken ne kogireisen ak kora kapingoken ne kagitech kou kot ko kororon ndamun ribe ngokaik en koristo ndamun ingen iss ingokenik komonyolu konam koristo, ingen ye lolyo kosiche stress komotor kologu kou kila, tor ko reduce ni production inywan.

Ocheng'e ingokenik chebo Kienyeji yani chebo kipkaa, ndamun ingokenik chebo kipkaa kemoche, mogotin maanikwak en komoswek che chang. Ko yon iin, mou chepo improved kienyeji. Maanik ab improved ko motomoe biik che chang ot en amet komotochome biik. Ko yon ocheng'e ngokaik ocheng'e chebo kipkaa ndamun kipkaa ko koron maainikwak ago kipkaa kora komuche kosieb sikogeny arek. Yan kagolok agochi maainik kosieb, sikogeny arek, ko koron ndamun tesokse ngokenik. Kora ngokaik ab kipkaa komotomiondos soiti kou chebo improved. Chebo improved ko miondos ago kora chebo kipkaa komoto ome tuguk chechang kou chebo improved. Ngokaik ab improved konyolu iolchi tuguk kou: chick mash yon koechegitun kidogo iolchi growers mash ak iolchi kora layers mash. Ko chebo kienyeji komomoe tuguk che chang imuch ichek koam bandek anan ko kimoik tuguk che kabitunat en sait noto.

kipute bandek yakakosaiswa kapisa ak yakakosaiya kearuren ko mi tuguk che mabendi. ko yakiaruren che keserchin meset ne tnye wiremesh akibarkan kobendi ngony tuguk chemakararan . ko yakaitar ibingaa bandechuta ana ikonor eng goo siboishien betushek chuto ana ioo bandek

Otekinii kot nekopeten tii nekararan nekoet tii ak nekoreise momoi in oteki kot nemingin sikochilgee ngokenik kii so nyolu attech kot newton Ako koraa in konywan nii oune mara konyil oeng en wikit simanam koikan imitek, ingen ngonam kimitek kapingoken nii koume ingokenik inyokwomote ingokenik komuch ot komeo ngokenik alak ana ko in Alan ko slowen production mara ot komokoloku ingokenik kochekoshebe koraa ngweny komokoshebe koraa ndamun kaim kimitek chukan . Abokoraa ko in okere ingokenik tukul mochomchinii komanda amun yemanda komuch koibji koib mionwek, inyokomam chukan Iko chukachang chukomii koo so nyolu aker inee ingokaik orib komomong.

En yon komi tuiyet, mara iin ngele mara ka wizara nebo ot health ko kanyokonete biik, mara iss mi biik cheyoe kasit kou ot en sipitali ko komi mkubwa mara ot neyobu ministry of health ko kanyokong'ololchin tagitariek agobo mara komi miondo ne koran ko spreden kou cholera inyokonet any daktariek agobo cholera ini kolenji asi onet biik kou ni, asi onet olenji nyolu koun eunek komaamis, nyolu koun tuguk che kyome komie, nyolu koba toilet simanam mionito bo cholera konet biik, ak konet biik ole kinyoito biik, kolenchi ot yan kerikas signs cheu chu mara yan kaamin metit ak kobendi moet ilapat sipitali, boisioni kora ko karan en kokwet ndamun inete biik, soru biik ole oo yon mi ng'alek cheu chon.

Maainik en iin kapingoken inyun ayumi kila betut ndamun yan makiyum maainik komuch inyokotui ingokiet anan komuch koik idlel ingokiet koton. Kogan koton betut netai konaita kila, ko yeger igo ak ichek koame kotone maainik nigan komulen ak inee konam any koam maanik kila ngokenik. Konyolu ayum kila betut. Ago any iin ole oldoitoi ong'ete ayumi kila betut tatun konyi trayit choton ka maainik thati. KO yon kagonyi any trayit anyon aalde en wholesale kounon ndamun ana alde agenge agenge komosiche faida

yan kabit eng komaswek che uchu eng olonbo turkana north . ko yakabit maranet neu ni ana imi komasta ne uni ko nyalu sibisarukei komanam robta. ko kasini ko yachei destroeni tuguk chechamg mara koba robta kot . ipu asenet neo nea eng kenya. nyalu anyun kongala bik che bo weather komwa kit nekiaei yo nyone maranet neu ni sib kowarnen bik koba si maet yasenet neo saidi

yono kegure gym ko gym kebendi ykaet borta saidi ak kebendi ipiriduseni amu bori koibu miondo neyaa kou diabetes ako diatebetes ya nganamin ko miondo ne yaa, ko kararan kebendi gym amu kararan boishio noto

ayani amu mara komi ngokaik chebo jirani che kamyandos komang anyun kabuget ak ibkotuiyoak choto koba jirani ak koib miondo konyo kaa kosir kokakekerchi koo komatiyos ak ngokaik choto che kamyandos so kokararan nemeyatun kab ingiken . ibaei kityo eng yoto mamangu kotuitos ak alak

minet ab ketik ko bo kamanut amun ngemin ketik ko yaei environment kokaranit ak koistoi uiywet amun yamii uiywet korutun suswek ako yakakemin ketik kokuren robta mau yamakimin ketik konyone robta kora konech ketik konech kwenik. konech kesich kwenik

yaet ab esabuk ko ba kamut amu yami tuyet ko nyalu keum rabinik. ko yakium ko nyalu keit si tugul ndamu yakakium rabinik ko much ibachetan kasisiekuk komiei

bik nekit tuguk eng yoto kotinye karishiek .ko bunee ngoo anyun basishiek chuto amu kikwangee anyun ine amu karishiek chutokachilgei mena agot olebune bik

ibwotwon ko kii lagok chemengek keibe soda ko christmas ko ki boboiyet neo nea